Enetipat ena bae tenkaraki ore taa ena naa kadolita ajo ijo endaikin naitobiruni telukunku. Naa ore kuna daikin, naa inaaretu oltungani oleng' nerutu osesen loltungani aa teninya ena daa, nikiyiolo aajo ore elukunku naa keeta entoki yioloti enaa protein neeku teninya ena naa kelo aretu osesen lino noto ingufu nelo ninye aiken iwojitin neinyialate tosesen loltungani anaa teniyata taa olbae linoto neeku etudunkudunke osesen lino naa teninya kuna naa ekiret oleng' matasioki aikeno ine woji nesiki osesen lino aibelekenya.

Ore taa ena nakadolta ajo irmatunda otudungdungoki nepiki esaani, neetai enakijiko yioloti anaa umma na ninye epuoi ainosie enaduo daa ,neaku ilo ake aitau irmatunda linono tolchamba ashu nilo ainyangu tosokoni neiyau taa laduo matunda linonok aang nintuku amu kishakino naa peintuku irmatunda peilo arishie kewon omoyiaritin nalobneyau amu miyiolo ake ajo kanyio nataporoyie laduo matunda etii atua olchamba, tenindim aitukuo ,nitumoki taa atudungdungo niyau apik anaa enikunakaki tenewueji tenasaani pitum naa atama iyie tana ishu incho olorere lenkang ino.

Ore embae naifaa pee iyiolou pee itumoki ataasa ena siai naa kishaakino niyiolou ajo kainyioo eyieu elukungu aa endaa taa olukunguni , nifaa piyiolou ajo kaa rishata incho ilukunguni enkare, nifaa sii niyiolou olchani pookin loonkukui aa tenidol irbulabul otiu enatiu naa itumoki atayiolo ajo kalo shani incho nena kukui tina rishata . Ishiaakino sii niyiolou ajo lasima pee ipikaki inaduoo kukui inonok enkaji nairag nemenya enkijape kake nemikienoro sii , keeta enkiti kijape naim pee etum naa ashomo anoto enkijape pemelo ake neye lolo ngusilo lenche. Neaku teniyieu niyiolou nena baa pookin anaa itum engeno naa indim ninye anoto toosimui sapukin , nitumoki ashomo dukuya atoduaa inaduo kukui inonok .

Ore entoki naitishipisho teno woji naa njere, adolita taa ajo etii iltunganak otii ene woji, aa ketii iloota inkilani naibori nijo duo lerayiin, aa apron taa netii inaata kuna naijo aipusi. Nigero sMwea Rice Miles nadolita sii ajo ketii olmusheleni loiragita laijo etipikaki ingardasini, lotii shumata enaduo miza. Neeku kaidim atejo keitishipisho ena amu olmushele ele logirai aitau aa kiyiolo naa pookin olmushele ajo endaa nanya oltungani naa tenilo anya oladuo mushele iyata esumash naa ilo naa araposhoyu neeku mintoki atum enaduo sumash nilo naa aaku inoto endaa ninosa. Nitoki sii aaku ore oladuo mushele, naa ekiyiolo ajo keret oladuo sesen loltungani nelo tenaa enkerai kiti, naa Kenya netum atubulu.